Miyo gweno matuwo yath nitire koda nengo e alworana kaluwore ni gweno en le maber en le mamiyowa chiemo. Omiyowa tong', ring'o bende omiyowa. kae to yier gweno kata kondo mar gweno bende itiyogo e jogo magoyo otenga, jogo mamielo miende mag Joluo machon, ka girwako lep Nyaluo machon, iyudo ka gikawo kondo gichwoyo ebdegi gichwoyo ewigi gichwoyo e tiendegi to losonegi maradadi. Koro jogo mantiere gi yath mar chanjo gwen, biro konyo e geng'onegi tuwoche mamoko kata ka tuwo osemake, tobi to omigi chanjo gwen go pod biro dongo mangima kendo biro geng'ol andruok mar tuwo manyalo wuok e gweno mantiere e dala achiel kadie egweno makajirani, kendo biro miyo gweno nyuolore e yo makare, ring'o be gimiyowa ringo maber mangima, tong' bende magimiyowa oken tong' mathin kata mayomyom, en tong' maduon motegno

Gima timore kae en ni oseromo saa magwen koro onego bedni yudo chiemo. Magi gwen mopidh e dala kendo ochiel negi kama gidak emaber, Koro kochopo sagi mar miyo gi chiemo to jogo mamiyogi chiemo ineno ka orwako kila ngato orwako kabuti marachar matiende ni mano e kabuti magingeyo mimiyogi godo chiemo. Okao chiembgi tokete ei ndoo, koro ikuoro negi piny ei loo togibiro gichamo, ineno ka gingeyo. Gineno kaka gingiyo ndobno mantiere gi chien be ringo ka biro nikech gingeni ka gineno ndobno gi kabude marochere to gingeyo ni saa gi mar yudo chiemo koro oseromo, gisudo machiegni mondo chiemo kik bagi oko

Ber ma iyudo kuom keto gwen kata pidho gwen e ot maler en ni, gweno madak kamolil, gweno no kata tong' monyuolo, konyuolo tong', tong' nyalo tore piny, maonge gi minyalo yudo. Kendo gweno no biyudo ka onyalo gemo tuwo e yo mayot. To ka en gweno mani gi nyathi, tiyudo ka onyalo nido e nyithindo kata joweteno nyalo nyonone nyithindo manegi. Te Iye kae king'yo kamopidhe gwen ineno ka gin gwen magin mbese matiende ni ipogogi e kidieny ka kidieny. Man gi nyithindo oket yorgi, mathuondi be oket yorgi, mabutno oket yorgi, kae ineno ka koro magi gin matindo moseduon, magi madwa chako keko. Koro mano mii yot kendo mii yot ng’eyo ni Gwenda makidieny makamae rom kamae. Gwendi ma kidieny ma kamae onego bed ni amiyogi chiemo kiwango marom kama mondo mi gimiya tong’ maber, mondo mi gimiya ring’o maber. Koro pidho gweno e yor no makare medo yuto mar japuro nikech gweno nyuolo ne nyuol maber.

E alworana tich mar pidho gweno itimo e yoo machal koda mae, nkech thoth jii yuto gi ntiere piny, koro okginyal yudo pesa magigero godo od gweno, inyieo negi chiembgigo minyiewe duka, idwagernegi, iketo rak kama gidwa ninde, molos maber moywe maber. Koro iyudo ka thoth jii mantiere e alworana, gipidho gweno e yoo manyaluo machon cha. Iyudo ka gwen opognegi kar nindo, kaen ginindo e jikon, kosechopo godhiambo tiyao dhot, to gwen kosea bayo ging'eyo, gibiro gidonjo, kagisedonjo, imako nythind gwen iume kitar gi mine gi, to machwo bende imako tiumo kama opogore, to makeko bende imako tiumo kama opogore. Koro iyudo ka opog gi opog gi e kidienje mopogore opogore. To ka ntie gweno matoko kanyo, kochopo godiochieng' kata sama toko oinge, to nyaki tem range ing'ie ma kineno kodwa toko tiluro imake tiume, kose toko tikao tong' idhi kano, tiyelone towuok odhi obayo.

Ka idwa chako pith mar gweno nyaka iik pesa mar nyieo sing'enge gi odundu. Sing'enge inyalo nyieo mang'eny gi odundu be mang'eny kaluwore gi kwan gwen ma intiere godo. Ka gin gwen mang'eny, inyalo nyieo sing'enge ma kigero godo ot tinyalo gero ot madhi malo nyaka e tielo marabich, kata mar auchiel kata mar ang'wen. Kae odundu be minyieo gi nyaka inyieo mang'eny nkech ibro poge matin matin, kumoro iole pii, kumoro iketo negie chiemo. Kae nyaka ii los kuma gwen ma toko ninde maber, ma kagitoko to tong' olwar piny, oknyal tore, kiny kichieo tiyudo ka tong' ntiere kanyo. Machielo be gwen manigi nyithindo okoneg bedni iriwo gi gweno maonge gi nyithindo nikech inyalo nyon nyithinde gotieno mathoo. Kae gwen ma butno be, maninde tong', okonego bed ni ikao tiriwo gi gwen ma okninde tong'. Nyaka kaugi ketgi yorgi kama gibro bute tong'gi, ka ndalo mar toyo oromo, to gitoyo nyithindo giwuok go e goro.

Ng'eyo ma nyakibedgo kapok itimo tijni en ni nyaking'e gimomiyo ing'ado dho gweno. Gweno ming'ado dhoge en gweno mosiko somo nyithind jowetene, kendo osomo jowetene. Onyalo somo kata monegi. Kae machielo en ni gimadho tong', kosetoyo to kosetoko tong' tomadho. Kata inyalo yudo kosomo nyithinde owuon monegi. Koro kain gi gweno machal kamano, gimokwongo manyakibedgodo, inyalokawo dhoge tiwang'e mach. Kisewang'e mach to dhoge dong' ang'us mokonyal yudo dhok mabith mar somo nyithi jowetegi kata mar madho tong'. Machielo, inyalo kawo pala maliet tikete kendo tisuoyogo dhoge no to wang'ore dong ka dik. Machielo, inyalotiyo gi makas. Ka intiere gi makas kata plais ma mama ni tiyogodo ni, tinyalo kawo timakogo dhogeno tituro maber. Itudo maber mokowinjo lit, ituratura maber gi malo. Ma koro odong' ni okonyal somo jowetene kata okanyal madho tong' bende.

Tich mar rito gweno mabutno itimo e yo machal koda mae e alworana. E kinde mineno dalili ni gweno dwa chako toko to nyaka ipime kendo ing'i sane mar toko. Kineno kochako dang'ni, timanyo kaka inyalo make. Kisemake tidhi iume, kata iloso ne kar, iloso ne goro, kama onyalo ninde. Kisemake, tikawe tikete e goro kanyo tiume nikech ka pok ong'iyo tobiro ringo. Koro kiny kendo kodwa toko, ing'iyo mana sa ne cha. Kisepimo sa ne ichak imake ichak itere kanyo. Chieng' moseng'iyo to koro obiro donjo adonja kende e goro tochako toko. Koro kosetoko ma tong' go oneno ka koro oromo, tochako butno kende. Koro sama gweno ochako butno, nyaka ing'eni kowuok ok onego bed ni owuok odhi oko odhi manyo chiemo. Ikao chiemo ibedo go machiegni ma kowuok tidirone, tochamo to odok e goro. Pi be iketo ne e goro kanyo machiegni ma omodho. Koro obiro timo atima kamano, obuto abuta tong', obuto abuta tong' ma ka sa mar toyo nyithindo oromo, to otoyo nyithindo ma ok oweyo tong' moko ka ofuo.

Ber mar pidho gweno en ni gweno en chiemo kendo gweno miyowa chiemo. Gweno konyuolo tong', tong' gweno inyalo chiel toen chiemo kata inyalo boke ichame. Machielo gweno owuon koyang'e en chiemo, omiyowa chiemo. Machielo yier mar gweno iuse kendo miyo ji pesa, iyudo ka joluo e kitgi gi timbe e kitgi machon ne gitiyo gi kondo mar gweno e loso lewni mane girwako. Koro iyudo ka jii masani mapod rito kido go kata nyithind jo skund primar madhie piem mar wende, iyudo ka oja manyga kondo gidhi godo e piem mar wende. Machielo kendoen ni gweno en ni, kipidho gweno en yoo mar yuto ne japur, ekinde mipidhe cha tika itere e chiro, kiuse iyudo pesa makonyi e dongruok kendonyiew ggeni owuon e dalani

Kidwaro tedo mchele to itede e chal koda ma. Kisengiew mchele e chiro tibiro kode inyalo yiere nikech nitiere mchele mantiere gi kite, nitiere mabiro kolil mapod ntiere gi osakle mar mchele emane oreg cha, koro inyalo yiere achiel ka chiel kigolo kite go, kiseyiere, kit emoduong tikao mchele tioloe pi tichako luoko, iluoke kipuko pii man piny, iluoke kipuko pii man piny mobed maler, kosebedo malet timoko mach, tiketo sufria, tiole pii, tiole moo mar chiedo tikete chumbi. Kiseketo chumbi tiwe popni, kosepopni tikao mchele tikuoroe iye, kisekuoro tikao kijikokata oluth kuon tirudo go mchele no mondo kik omok e sianda sufria tiumo wiye. Kiseumo wiye tipimo ne dakika ma odhi chieke, kipimone kata dakika pradek, bang dakika pradek idhi iyelo mchele e kendo iyudo ka mchele ochiek, igole, itinge ikete piny, itoke e san, ichame

Mae en apilo moregi, wantiere kae bende gi Royco, wantiere gi gige chiedo moregi mopogore opogore. Wantiere kae nyaka gi pilipili hoho mbende oregi mantiere kae, koro gin magi gin gigo mamedo ndadhu e chiemo. Koted kodgi keto chiemo bedo mamit. Koro e yoo magikonyo e ngima ma pile ka pile, seche moko idwa tedo alot, to alotno rach okinyal chame korach kamano, ikao Royco kaka mae mar ring'o tikete, talot makore tiwinjo kodung' suya mar ring'o, kata kikete pilipili tiwinjo kodung' mamit, kikete tumeric tineno koloko nyaka color, oloko rangi mar chiemo. Koro magi gin gigo maikete chiemo, kendo gimio gimedo ndhadhu e chiemo. Gimio chiemo mane onge gi ndhadhu bedo gi ndhadhu maber kendo chiemo bedo mamit malombi ni onego ichame kendo inwoe saa ka saa.

Mae en ngano ma osebagi, ka idwa bago ngano, ngano luoreni idwa bage kitedo kode ang'o. Koro ka watigi ranyisi mar ngano midwa go godo chapat, kidwa tedo mogo mar chapat kata kidwa tedo chapat, kisenyiew mogo e duka, mok mach ,kao pii iol e sufria obed mamor mor kik obed maliet ahinya, obed mamor mor matin. Kasto kisegole, ole e njagi moro, kao chumbi, ol e iye, rudi miwinj ka otuch maber. Kao moo chiedo moro be ibedgo e bathi. Koro kao sufria ol mogo, ol aola mogo mangeny e besen, kiseolo kata iole e,iole mana e sufria, kao pii, koro iolo mana pii ka matin matin, piika marin matin, pii ka matin matin midwale miwinj ka mogo ni oriwore maok odhiek moridore maber, koseridore tikao moo tiole wiye tidwale go mondo ogol mago moko e kor besen kat ae kor sufria mo. Kas kisekete kanyo to koro ingwenye kikete e mesa tirunde tikete pan titedo chapat

Pesa inyalo kan e yor ema opogore opogore. Yoo achiel minyal kane godo, inyalo kane e ot kama idake kitiyo koda mkebe molosi miluongo dhi dho ngere ni home bank. Home bank kinyiew e chiro iyudo ka wiye nigi otuchi koro ibiro kode ot, kidong gi siling apar, isoyo, siling abich, iketo, prariyo, iketo, mia achiel, pes amoro amora midwa kano. Koro ing'iyo ni bang higni ariyo eka agologi bang higa achiel eka agolo. Yoo machielo miny akanogo pesa en kokalo kuom bengi. Dhi ilim bengi mor amora mantie machiegni kodi, iting'o mana kipande mari. Kisetingo kipande tidhi togidhi yani akaunti gi bengi, koro in ema ibro kao pesa tiketo e Mpesa tioro dhi e bengi. Machielo inyalo kao pesa tiketo e Mpesa tigo kiful gi dho ngere iluongo ni i l ock, igo kiful kata mana mar higa ariyo koro eka ibro golo bange kat higni ariyo osekalo

Nitiere sigana achiel ma pod omii pek e kitwa gi timbewa, neen sigana manitiogo e kinde machon, to nyaka sani pod itio kode nikech ochiwo puonj makende. Sigana no wacho ni duk jawero. Kawuono ka intiere go, ikya gima kiny. Inyalo bedo ni intiere godo, toki dwa konya ng'ama chielo. Kata inyalo bedo ni kawuono ingi chiemo, to nyawadu nindo kech nyathiu nindo kech. Tiyudo ka, imbe kiny, ibro nindo kech tiyudo ka en to entiere godo. Koro ka nitwone kawuono, embe okobmii kiny. Embe obrokoni ni donge neingo nyoro nitwona, ambe o kawuono okamii kawuono angodo okamii. Koro iyudo ka en sigana kata en ngero ma pod omii pek kendo tio e kitwa, nikech gino nyisowa maber ni nyaki bed jaera, nyaka ibed ng'ama konyo jowetene. Ka ingi mang'eny tipogo ne jogo maongego nkech gima kiny ikya. Shida mokale kata chandrwuok mokale sani, imbe samoro bro maki mbele to ng'ama bro konyi onge koki kony jii.

Gini thoro yudore e aloura kama adake nkech e ngima ma wadagoni jii sani two mang'eny. Koro itio kode kaka nego kute kata dwoko teko mag kute mag ayaki piny. Mae en yath mar andila, jomoko lwonge kamano, kata ma en yath mar okimi jomoko be lwonge kamano kata mae en yath ma itiogodo kwom dwogo dwoko teko mag kute mag ayaki piny, kendo geng'o mondo kik gilandre e del. Ko iyudo ka jok manitiere kodgi, gidhi dwe ka dwe osiptal kata mana bang' dweche adek kata dweche ario; luore gi kaka ondiknegi gi laktar, to dhi oome osiptal to biro godo ot to mwonyo. Koro chune ni nyaka omwonye pile ka pile mokokadho nkech kokadho kata odiochieng' achiel, kute bro medore e dende. Koro nyaka omwonye pile ka pile mondo odwok kutego piny kendo odwok tekogi piny.

Joe Allan Namu en jafuambo mapacho kae mathiringinyi kendo en jafuambo mongere, ongere kod tich manotimo, tich mane otimo en mar kolo weche mar luwo tiend weche kendo okolo matut kendo ofwenyo kata oyango gigo mopondo okelo gi e lela ne jopiny. Achiel kuom gi en weche mag mibadhi, ahinya ahinya en nokolo weche koluore gi wechego mangiyo weche mag mibadhi, machielo kendo noluwo weche mar kedo ne ratiro mar oganda, mano e Joe Allan Namu. Kendo ka gikmoko bende mane otimo pachokae en ni ne en gi chenro mag puonjo oganda, jogo madwaro ni obed jofuambo ne en gi chenro mar puonjo gi. Mar ariyo nondiko buk manyiso ji okenge mosekao e wuoth ,wuoth mare nyaka nochak wuoth mare kaka jafuambo makolo weche, midhiero mane osekadhe kod yore mane osetiyo godo ma gigo mane otimo odhi makare

Wer kachiel koda miel nitiere gi ting mopogore opogore e kitwa gi timbewa, wer nitiere kidieny mopogore opogore, nitiere wende miwero e ndalo mag kuyo, ndalo ma jii okuyo, nitiere wende miwero e ndalo ma jii omor, nitiere wende mabe iwero awera gin gin kanyo, inyalo were kikuyo kata kimor, en aena wer, kae bende nitiere wer miwero ekinde mag nyasi, kae bende nitiere wer makiwero iwerogi e kuonde ma jii toyo ngona nikech kanyo kidhiye imiel ibedo kimor. Miel bende nigi ranyisi mopogore opogore, inyalo miel ni imor, inyalo miel ni imiel koro gin gi ting' mopogore opogore, inya yudo ka e kuonde ma jii toyo ngona nitiere wende ma opogore opogore. Kanyo nitiere wende mag kuyo ma kiparo gima notimore ni malit imiel tiywak, nitiere bende sama iparo gigo mosetimore maber e ngimani, imiel timor, koro gin gi tich mopogore opogore, luoregi kama iwero gi gi sama iwero gi

Wende manyachon ok oher ahinya ekindeni kalureni kaka okang' mapiny osegoyo kata okang' mag weche mag technology osegoyo kadhi mbele wende manyachon iyudo ka gin wende mane jii noseweyo kiwinje to oko imit ne in lakini jogo mane opon ekinde machon to iyudo ka omitnegi. Chon ni wer gi dhok ti goyo orutu, ti goyo ongeng'o to ji miel to ji chikore. To piny ,masani wantie gi piano wantiere gi bunde wantieregi gigo mopogore opogore maji werrgo iyudo ka nitiere nyaka gi microphone makowo duol. Koro ineno ka ndhadhu mokete eyi wende miwero sani gi ndhadhu mane nitiere ewende manyachon opogore. Wende manyachon be ne iyudo ka ne en wer mane itero mos to nigi puonj to wende manyasani iwero mondo ji obed mamor ji omiel ji oyud pesa koro iyudo ka wende manyachon ji oweyo nikech jii neno ni ok mit to jii orwako kendo ohero wende manyasani.

Rowere mapon e kinde masani ok omiyo pek kata matin gigo mane kwerewa omiyo pek ekinde machon kaluore ni kwerewa ne nitiere gi chike manyaka ne luu maka okoni onego itim gini ok itim, kitimo ma to gini biro timore ni ineno ka timore. To ekinde masani kaka rawere mapon sani gin rowere ma wenge gi tek kata ikone ok obi winjo, odwaro ni one koda wange kose timore. En gima ikwere ni kik otim nokanyo emo obro dhi kendo odwa ni otim kendo en, gin jogo maginenore ni gin gi teko, ginyalo timo gige gi owuon maok gipenjo .koro iyudo ka chike kata gigo mane kwerewa omiyo pek chon sani ok gimiyo pek, gin gidwaroni gitim gige gi kaka gidwaro kendgi kendo gidwaro nijoma chon gin joma apuodho, joma sani gin joma olony nikech ginenore ni gidongo kata gipon ekinde ma mbui kata teknoloji osedhi ahinya, koro gichayo wechego machon